Ore ena baye naa enetipat oleng amu imashinini kuna naapiki inkera kutitik anaa teneini enkerai nang'orr inkolong'i arashu teneini enkerai neitu eitabaya irkiloi oyieunoi tewiki edukuya enkishui neeku ore ena mashini naa atua sipitali ake etumieki naa enetipat oleng amu keret inkera menoto bioto naa ore tenepiki inkera atua ena mashini naa kebulu enkerai enaa ake enatii enkoshoke eng'otonye naa kerishiie inkera imoyiaritin nayau enkijiape naijio pneumonia onkulie naijio TB pooki kerishie.

Idakitarrini kulo logira amanaa tiatua ward aing'orr iltamoyia naa ore oshi ena baye naa keesa kila enkakenye toltamoyia loirraga sipitali eponu elotu oldakitarri sapuk nepo tenebo orkutitik pookin loing'ua irubat napaasha petumokini anoto ewalata enyamali onyamalitin pookin oltamoyia niaku ore ena baye naa keisidai oleng amu kitukuj iltung'anak tiatua esiai naa keidimie sii metayiolo ildakitarrini aajo keingae nanarikino neibelekenyakini embaata keng'ae natonyorrayie embaata naa kebaa enkibelekenyata naarikino neesi tialo embaare.

Manyorr ena baye amu itorrono ena baye tormanyara lang ore taka taka arashu olchafu pooki onang'ari tenkalo irbaribarani inkajijik namanyae ildukai naa keyau imoyiaritin naijio mh elototo enkoshoke neyau ilojong'ak loporoo indaiki nepik germs naa keyau sii typhoid neinyial enkare neeku ore ena baye naa manyorra pii manyorr amu kenarikino nikintisidan nikisafisha olmanyara lang pee kitumoki anoto biotisho sidai tiatua iseseni lang neeku ore naaji iltung'anak pookin naa peeya erubata tene.

Ilaisotuak kulo loyetuo sipitali abaiki iltamoyia mee taa ilesotua lenye kake eetuo pee etumoki aishoru eretoto neining neitukuj neitagol ore kulo aisotuak naa arashu irmishonary naa keyau musaada anaa endaa irkeek inkilani enkare naret biotisho oltung'anak ore kulo aisotuak teneparan sipitali ashu inkajijik ebiotisho naa keret iltung'anak oleng amu kebakisho neiteng'en neitoki sii aishoru imasaa naa naidimie biotisho peelo dukuya neeku ore tiatua ene naa kenarikino pee itukuji iltung'anak te pooki kata eny.

Iltung'anak kulo lotonita tiabori iloipi lorkeek pemerr enkolong naa eumata oltung'anak loogira aata entumo ketii ene iltung'anak kumok lopaashari kake kitodolu ajo keetae embaye nabo nagirae aimaki naa ina pee eiturrurote pookin ebaiki naa ilomon loipirta biotisho ashu ilomon lenkisuma ashu siasa kake kegira kulo tung'anak aata embaye nasotito ninche naifaa neinining'i pee etumoki ataasisho tenebo kitodolu ena ajo ore iltung'anak lina lena anasa naa ketii ninche.

Ilarikok kulo lolosho le kenya etii oloti apa lorais a Rigathi gachagua netii olarikoni lorkioma le wiper aa Kalonzo musyoka tenebo kulikae ake kumok loitashe tene ore emboita enye naa enetipat oleng toltung'anak tiatua erikore keitodolu ena ajo ketii kulo arikok tenebo naa eutunoto pee etumoki sininche iltung'anak ataa tenebo enaa enagira ilarikok lenye aas ore kulo arikok naa ilautarok olaitashekinok tiatua olosho lang naa keeta sininche sheria nasuj pee etumoki aidimie nerik olosho dukuya.

Inkera kuna naagira aasishore esimu ashu i-pad enye tenkisuma enye naa ore kuna kera negira ashipakino ena simu enye keitodolu ajo ekigira ena simu aitodol ninche imbaa sidain enkiteng'ena ore etii kuna kera sukuul naa, naa kidim ninche ataasishore isimui ashu i-pad anaa laptop tenkaraki eibelekenye apa enkisuma aaku CBC naiterunyieki aiteng'en inkera pee etumoki atayiolo enagira aendelea tenkop tesiokinoto tiatua enkoitoi oloing'ang'e internet taa neeta isimui enye teinewueji.

Endakitarri ena nagira abak entomononi negira aiteng'en imbaa ebiotisho negira sii autaki eniko tenetum ilomon le biotisho tiatua oloing'ang'e tenelo ake nerikino neeku ore tenewueji naa keitodolu ajo ore biotisho entomononi naa enetipat oleng neeku ore intomonok tenebo oselenken naa peepuo aduare oldakitarri tonkipimot napaasha pee etumoki atayiolo enegira osesen lenye aikunari tialo imbaa naipirta biotisho.

Enkata apa ena nasho nashomoita ildakitarrini maandamano nei strike ashu nitasheyie esiai enye tenkaraki megirae aeudumia ninche tenkoitoi naishia ataa elaata ormushaara ashu ormushaara kiti nelo sii nitu aikata elaki pii nelo sii naa ketii iletu akata etum iropiyiani enye naa ore pookin ng'ae neeta sheria naitasheki neaku ore sai ildakitarrini neitasheki enkampuni enye naa keng'oroo ninche naina petii ong'ata aas maandamano ore oldakitarri naa oltung'ani letipat tiatua enkishui ang keifaa pee egolieki ninche.

Egira oldakitarri aramat ashu abak enkerai tiatua sipitali ore oldakitarri naa keret enkerai te biotisho peyie etumoki atubulu egira ele dakitarri aitumiyia emashini naji stethoscope ainining biotisho oltau lenkerai tenebo opokitoki nagira aendelea tiatua osesen lenkerai neeku ore iltung'anak naa kenarikino pee eya inkera sipitali petumokini atodol enegira biotisho enye aikunari tenebo wembulunoto onkera.